Ore tenkutuk ormaasai naaa keji ena daa omampuli ,naa kemelok ena daa oleng ore pee eitobiri ena daa aitobiraki naa keeku endaa sidai oleng naa kebulu oshi ninye tenkop natii enchan naa kebulu neeku nkitiubulu naabulu teweji nebo ,naa ore pee euni amu keuni oshi tegreeehouses naa keitubuluni toonkwapi amu ketii ltungank onya ena enaa endaa ,naa ore tenkitobirata ena naa keyieri aitobiraki amu meyieu oshi ninche neitokitokieki oleng kake lasima naa pee eitaasi entoki naji treatment amu ore pee eitu intreat aitoibiraki naa keeta osimu ,naa ore naa pee eeta osimu toronok nelelek eya oltungani neeku lasima pee eishori special treatment teneku etaa iyier naa lasima pee igelu sidain oyirayu.

Ore ena daa ashu ore enkiremore ena daa naji cassava ashu inkuashen naji cassava nenkiremore sidai tenelotu enkop ormaasae naa ore tenkop nekitii iyiok naa kadol ajo eh embaye nitu ibung olosho amu eton itu ibung irmaasae eunoto ena daa naji cassava niaku ore itu ibung irmaasae eunoto ena daa naji cassava naa keyu naai neelimishae nelikini ajoki wore ena kuashe naa endaa sidai nendaa naitobirr neeku amu endaa naata nutrients naa kifaa pee euni ore entoki naai naibelekenya eunoto eh ena daa naa eh ore tenkop ormaasae ashu tenkop naing'iua nanu naa meunoyu amu ore enterit wenchan nayieu ena daa nemetumoyu arashu nemetii metaa metumoki ae sapoota metubulu ena daa aitobiraki abaya maximum production naifaa pee eba.

Kelelek oleng' enkinasata orkeseri amu ore orkeseri naa endaa sidai naa staple food naibung'a lo olosho lormaasae nibung inkera osukuluni kumok amu kayiolo ajo ore apa isukulini kumok ormaasae naa eh ena daa apa enya naji orkeseri niaku ore enedukuya ore orkeseri teniu ninyia orkeseri aitobiraki naa keiu orkeseri indim ainosa orkeseri etu inkaranga arashu etu inkarang indim ake aitokitokie ninyia ore piata kunda kulie ingredients ni ningarangie naindim aikaranga niaku ore piu ninkarang aitobiraki naidung'udung ake kitunguu nipik eh emoti nipik eilata ninche eku kitunguu metaa golden eh brown ore piaku golden brown nipik taa irnyanya ore piipik irnyanya ore peeku irnyanya teniu niad inkulie ingredients eniu nipik eh inkuashen nai nipik naai inakata inkuashen nincho inkuashen eng'as ayiara for about five minutes ore piaku etogiroitie ildaikani imiet nitumoki taa atipika orkeseri nipik orkeseri ningarang nipik royco nipik naaji eh nipik chumvi ninkoroga ore piipik shumbi nipik supu nincho eyiara aiitobiraki neku ore piyata orvakado ninosie niaku nejia ikunakini eyiarata ena daa naa kisidai oleng'.

Teniu isum oltung'ani peeyiolou ena siai naa kelelek oleng amu ore ena siai nesiai sidai nesiai nalelek naidim iltung'anak pookin ataas nesiai naa amu ore naai ena daa nayieri tene naa ketaa staple food oleng toltung'anak kumok le kenya nesiai naa ninye enyorr ilaasak lesiai amu kisho ingufu nitagol ninche neeku ore ena siai naa ore piu nisum oltung'ani metayiolo naa ore enedukuya naipik emoti enkima ninok enkima ainok nipik emoti nipik enkare nianyu mitotua ena moti ore pitokitok ena moti pitokitok ena are natii ena moti nipik enkurma ore piipik enkurma ninkoroga ninko nikurt ena moti akurt mpaka neku niyakikisha ajo ibung'e eeh idipa enkurma pookin eh atijing'ai enkare nikurt akurt pii ore peikurt pii nincho sometime metang'asa enkima aim ashu mewo ena kurma ore ake pintai ena kurma ejon neekinum ore ake piipik enkurma kiti niaku oloshoro ore piipik enkurma sapuk negolu oleng niaku mpik enkurma sapuk nemipik enkurma kiti ipik ake duo enaa enaishia ore sii enkae ore mipik enkurama sapuk eton eh eton ingira aiteru akurt amu kegolu oleng neeku ipik ake enkiti kurma ore piendelea aku naa kegolu naa ele gali.

Ore te tene naa etii iltung'anak greenhouse egira atoni tiatua greenhouse egira aas aing'orr eh eunoto natuuno ninche impuka enye tiatua greenhouse niaku kegirae etiwua egira ninche egira olopeny aitoduaki endaa natoiwuo ena eh ena mimea natuuno ninche tene niaku ninche egira aitodolu tene negira aing'orr ajo keyiaa.

Tenikintobir ena na ipik ake shumbi aitobiraki nimifaa pipik nkumok nincho mitootua ildakani tomon omiet nikiny naaduo aitobiraki anya

Ore tenasiai mapendeleo nanu enadol naa kisidai oleng ena siai amu eh ore oshi spinach nendaa sidai oleng niaku ore naai entoki nanu sidai nanyorr naa kinyial oshi imotonyi ena daa niaku ore piiyu ni nintapash enkinyialoto omotonyi amu kenya imotonyi oleng naa kifaa pintoipoo ashu piipik atua greenhouse arashu ing'oru entoki nintoipie metaamanya imotonyi amu kenya imotonyi ena daa oleng naa ore sii enkae kenyorr ninche eh meyiu oshi ninche eh enteri sapuk ore piipik enterit nipik empoleya ata inye enetu ilo ainyiang'u fertilizer piipik ake empoleya onkishu naa kebulu kuna oleng niaku kisidai uh ore ena siai teniu nintobiraa naa bora akeyie metaa mincho imotonyi enya amu kenya imotonyi oleng ena daa.

Wore ene naa ingwashen naayieritae, inkuashen naaji cassava, ninche kuna naakirae aitokitokie tenewoji. Neeku ninche kuna naayieritae. Naa atua enkare etii, adolta ajo atua enkare etii neeku ingwashen eyieritae tene kuna kwashen naaji cassava.

Ore enedukuya kanyorr inye nanu esiai onkuruei oleng amu ataasishore esiai onkuruei oleng naa eh ewueji naidim atejo atobiko tenkata naado nayiolou enikunari esiai onkuruei ore inkuruei naa eh aidim atejo eh ing'uesin eang naara sensitive oleng naa kidim ataa ore peaku mitaaniki oltung'ani nimindim naa anoto te maximum production arashu entoki duo ningira naa alo aitainyie ore sii enkae ore oshi inkuruei naa ore eton akunyinyik naa kenarikino nidung ilala kulo lala oilepu aponu pemiaku enaa orbitirr niaku kinarikino nidung ilala nii vaccine sii eton akutitik ni vaccine ata asapukin ore sii enkae kiba inkuruei enkijape niaku meyieu inkuruei netum enkijape kewarie amu kibung oloirobi ore eneuni ore inkuruei nemei nishori endaa naata proteins kumok amu ketum inkuruei eilata sapuk niaku ore peeyiu netum inkiri kumok nincho indaiki naata fibre amu inakata naa etum inkuruei naata inkuruei kumok nemeeku eilata sapuk.

Ore temurua natii naa kenyorr iltung'anak eramatare olukunguni amu ore ilukunguni naa ninche keeta ore ilukunguni naa kaidim atejo imotonyi sidain oleng naa imotonyi nikindim atasaru tenkata naai niyata enyamali niaku ore imo ilukunguni naa imotonyi sidain oleng eang naidim naa ore naai eramatare oh omotonyi naa kaidim atejo eh kisidai oleng amu ore nabo kelelek oramatie lenye amu tenijio aing'orr kuna motonyi e kienyeji ashu ilukunguni e kienyeji nemeyieu oshi ninche duo eh meibung oshi ninche imoyiaritin asioki nemeidim oshi atejo eh mee naa kaidim oshi atejo meibung oshi imoyiaritin asioki nemeeta sii eh gharama sapuk ore sii eniare eh ore eh kuna lukunguni naa kemelok inkiri enye oleng niaku ore ake piramat aitobiraki naa kisidai oleng naa kanyorr kadol oshi nanu ajo ki ore temurua natii naa kisi ke keramatita iltung'anak ilukunguni aitobiraki naa kemirr aitaa ine biashara amu ore peebau enkata e christmas nemirr netum iropiani kumok ore enkae ore ilukunguni naa meinyang'aki oshi inche endaa sapuk oleng amu tedekenya ake kincho endaa ampaka teipa tedekenya ake oh nikinjo enkare dama ne ore enkae saa pookin nepuo ninche amanaa nei hustle nenya eh ore enkae nikias oshi iyiok eh ore temurua natii naa kadol ajo ore iltung'anak naa keyau improved kienyeji niaku kesioki oshi abulu naa keya time kidogo pee esapuku naa neba.

Adol ajo eunoto orkeek nagira aendelea naa kisidai eunoto orkeek oleng eunoto orkeek egirae aun tene naa kisidai eunoto orkeek oleng amu eh ore irkeek naa kitobirr emurua nitobirr environment amu kisho inye iyiok eh metaa ore enkiyang'et ashu eh enkiyang'et nikingira ayang'aa naa kei ki clean naa kanyorr nanu eunoto orkeek oleng nieku ore eunoto orkeek nembaye etipat oleng tolosho lormaasae amu keyau dii ninye oshi enchan irkeek keyau irkeek enchan nitobirr emurua neeku ore eunoto orkeek amu ninye adolta ajo ninye nagira aendelea naa kisidai oleng.

Ore temurua natii naa keun iltung'anak impoosho oleng nias entoki naji neun tenkata enchan amu enchan oshi itegemea ninche terishata naado ore tolarin lotulusoitie netuuno ninche tenkumoi tenkaraki enchan nashaita naa kadol oshi ajo kepuku oshi impooshok aitobirunye amu mitoki oshi aata imbaa kumok ore ake peetum enchan aitobiraki nepuku impoosho tenkumoi nepuku impoosho sidan nepuku impoosho naa ore peenya iltung'anak nening ajo inosa endaa einosa endaa sidai oleng niaku naa ore eunoto ompoosho nentoki naidim atejo kegira aendelea tenkop ang oleng entoki naidim atejo kiasita irmaasae tenkoitoi naishia otenkoitoi nadol ajo keret olosho niaku ore eunoto omposha naa embaye sidai oleng naa kelelek dii enkiremoto ompoosho oleng amu eh meyieu ninche imbaa kumok ore ake piaku iremo nipik enkop nianyu enkata enchan ni nebulu ninche aabulu basi niaku naa eh kisidai eunoto ompoosho oleng naa kanyorr naa nanu impoosho.

Ore temurua natii naa kenyorri ena siai enkiremore hoo duo naa meunisho irmaasae oleng kake etu duo inche eun naa eh enaa enadolta nanu amu kadolta irmaisurin nadolta impoosho nadolta inkuashen nadolta irkeek kake ore tenkop ormaasae nemetii irmaisurin oleng amu eh ijio duo oshi eh eitu ibung irmaasae eunoto ormaisurin arashu nena kulie baa kake kaidim atejo ore eunoto ashu enkiremore naa keremisho irmaasae eneun inkuashen neun impoosho neun irpayek neunisho niremisho kake ore duo tenkarake naa eh ore enkop ormaasae nenkop sidai enkop nairrag nimitoki oshi ninche aaku eh kirem ildonyio metaa kidim ataas eh terraces amu tenemutu naaji uh ore oshi enkop ormaasae naa ildonyio metaa keiu nees terraces enaata naai egol kake ore oshi enkop sapuk ormaasae naa kirrag enkop naai naidim atejo inkong'at flat naa naas enkiremore sidai niaku nejia naai aidim atejo.